Wanjagia na gũkaranga gĩtũngũrũ, ũgacoka ũgekĩra maguta thafuriainĩ yaku. Wekĩra thaburia yaku maguta ũgacoka ũgakoroga na mũĩko, ũgacoka ũgekĩra karati. Warĩkia gũĩkĩra karati, ũgakoroga , ũgakoraga ũgacoko ũkongerera saumu yaku, ũgacoka ũgekĩra maĩ. Wekĩra maĩ ũgakunĩka, igatherũka. Ciatherũka ihakuhĩ kũhĩa ũgekĩra dania ciaku. Wĩkĩrĩte dania ciakurĩ, ũkareka ihĩe odagĩka ta ithano. Ciatuĩka kũhĩa dagĩka icio ithano. Irio ciaku nĩhĩu ũkaruta ũgaciga ũgaciga thĩ. Nacigũkorwo cinjega nĩguo ũcihũre na irio icio ingĩ ciothe.

Wambaga ũgetha matharũ maku ma brokori, ũgacoka ũkoya blender yaku. Woya blender yaku ũgathambia matharũ maku mau ma brokori ũgacoka ũkamekĩra riko-inĩ mahiũhe ndagĩka ithano ũgacoka ũgaikia blender-inĩ. Wekĩra blender-inĩ ũgathĩa, watuĩka wagũthĩa dagĩka ta igĩrĩ ithano ũgathĩa rĩngĩ nĩguo ũhote gũcihinyia . ũgekĩra bakũri-inĩ yaku ũkongerera gacukari kanini. ũkarĩa na kĩrĩa ũrenda kũrĩanĩria nakĩo, mũgate wenda kũhaka mũgate.

Ici nĩ waru, wambaga ũgetha waru ciaku, ũgacithambia, ũgacoka ũkowa waru icio ciaku. Wowa, ũgathiĩ ugacithambia maaĩ-inĩ, ũgacithambia rĩngĩ, ũgacoka ũgaakia mwaki, ũgetha kĩraĩ, ũgekĩra maguta, ũkareka maguta macio mahiũhe biũ, matuĩka ma kũhiũha, matherũka, ũgekĩra waru ciaku, o kũringana na gĩthimi kana ũrĩa kĩraĩ gĩaku kĩigana, ũgeeterera ndagĩka ta twendi, waru ciaku igakorwo ihĩte. Okorwo nĩ ũrenda gũciĩkaĩra kĩndũ kĩna cama ta cukari ũguo, ũgetha karaĩ kangĩ kena ta cukari ũguo, ũgacikia hau, ũgatũĩka wa kuona waru ciaku iria ciĩna mũrĩo.

Ũyũ nĩ mũcere, na nĩũronekana wĩna mboco, wĩna nyanya, na ta nyama, mũcere ũyũ mũndũ endaga ũgetha ikondo, gwitũ twethaga makondo, nĩguo watua kũrĩanĩri na mũcere ta ũyũ, ũkaigua irio icio cina cama, ningĩ nowethe iria kana ona cai, warĩa ũkanyuanĩria na cai na igokonwo wega, igakorwo ina cama makĩria.

Ici ironeka nĩ itũngũrũ. Wambaga kwoya ũgakia mwaki ũgacoka ũkoya thaburia ũgekĩra mwakinĩ ũgekĩra maguta ũgacoka ũgatinangĩria itũngũrũ ciaku wega, tũgakorwo tũĩtũnini nĩguo tũhote kũĩngĩria mwaki nĩguo ihote kũhĩa thĩiniĩ. ũgatuĩka wagũciruta okahora, narĩrĩa igũcenjia rangi cituĩke, cihane rangi ũyũ ũhana mũrĩo , rangi ũyũ ũhana gĩtĩĩri. Ciahana rangi ũcio ũhana gĩtĩrĩrĩ icio ikorahwo nĩhĩu nanĩikoragwo cikĩnunga cikĩnungia irio wega.

Maya, rĩrĩ nĩ itumbĩ, itumbĩ rĩharagĩrĩrio ũkoya pan yaku, ũgekĩra mwaki-inĩ, ũgacoka wakia mwaki ũgekĩra pan yaku maguta, ũgakorwo nĩ ũhũrĩte tũtumbĩ twaku gabakũri, mbakũri ĩyo ũgakoroga wega ũgacoka ũgaitĩrĩra rũgĩo-inĩ kana pan-inĩ ĩyo yaku ĩna maguta, ũgacoka ũgeterera nginya rĩtuĩke rĩkorwo na rangi wa kũhana taarĩ gũcura na ti gũcura, rĩgakorwo nĩ rĩhĩu wega, ũkarĩruta na ũkarĩa.

Ĩno nĩ oven. Wambere mũndũ nĩendaga akorwo agũrĩte riko rĩrĩa rĩ rĩna oven agacoka rĩrĩa akwenda kũruga ta mĩgate, keki, agakorwo na indo iria ciothe cirabatarĩkana. Nĩguo wĩnariko rĩrĩ rĩa oven rĩ nokũruga, nokuoya mũtu waku, indo iria ciothe wĩnacio, matumbĩ ũgacitukania igakorwo cithondekete kĩmũtu kĩmwe kĩnene. Kĩmũtu kĩurĩ ũgacoka ũgagĩkĩra harĩ oven i yaku, ũgekĩra mwaki ũrĩa wagĩrĩire, ũgathima dagĩka mathaa, ũgacoka waikakara mathaa ithaa rĩaku rĩathira kana mathaa marĩa ũgwĩkĩrĩte hau kana mwaki wanyiha ũkongerera. Mathaa marĩa magũtigarĩte ũgaikia kĩrĩa gĩaku ũgaikia. ũkamba ũkaruta ũgatheca ũkarora kana mũgate waku nĩmũhĩu.

Maya nĩ maguta ma kũruga, ona nĩũrona nĩmandĩkĩtwo kũruga, matũmĩkaga ta rĩrĩa kwĩna mambura ta ma thigũkũ, rĩrĩa mũndũ arenda kũruga either kĩroko, ranji kana hwainĩ, maguta maya nĩmateithagia gũkarangĩra nyanya nĩgũo ihote kũhĩa wega, gũkaranga gĩtũngũrũ na nĩmongagĩrĩria mũcamo, maguta maya ũkĩruga mendaga magekĩrwo na gĩthimi tondũ, ũngĩgĩkĩra maingĩ mũno irio nĩicamaga, na rĩrĩa ũratũmĩra me maingĩ, noguo mathirangaga naihenya, ningĩ nomatũmĩrwo rĩrĩa kwĩna mabura ta gũkũngũĩra gũciaro kwa nĩsũ, rĩrĩa kwĩna mabura ta ma ũbũrũri , hĩndĩ ĩyo nĩguoandũ mahotaga kũruga nginya cabaci, makaruga indo ta mĩkimo, koguo nĩ maguta mega na nĩmateithgĩrĩria o mũthenya o mũthenya, gũtirĩ mũciĩ ũtararĩ maguta,